Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ nĩrĩrĩa mũndũ egwĩtia irio akareherwo na nduthi nginya harĩa hakuhĩ arĩ.

Haha nguona nĩ mũndũ mũrwaru ũrenda kwĩgitĩra kũringana na mũrimũ ũrĩa enaguo, kana agereire ndagĩtarĩ agatũmwo akahũthĩra ndawa iria arabatarania.

Haha nĩ mwana akĩheyo njanjo kũringana na mĩaka ĩrĩa ĩbatiĩ, tondũ angĩrega kũheyo njanjo no arware mĩrimũ ĩngĩ ĩtowĩkaine.

Ciira wa mĩgũnda ũtwithanagio nĩ andũ arĩa marĩmaga mĩgũnda kũringana na ũria mabatiĩ, tondũ thikũ ici gũtiragaywo nĩ athuri.

Nĩ andũ marathimwo kũringana na thakame yao, kũringana na ũrĩa ahana na kũrora ũgitĩrĩ wa mũĩrĩ.

Haha mbica ĩrĩa ndĩrona nĩ mũtumia ũraheyo kana kũringana na matukũ marĩa make makinyĩte makũheyo mwana.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩrona nĩ harĩa andũ magũraga ndawa thutha wa kuma thibitarĩ magatũmwo ho, makagũra ndawa.

Kũringana na ũrĩa ingatarĩria rũgana rũakũa ndĩ mũnini ndanathia gũtubĩra ngathererio nĩ rũĩ ngathiĩ kũhũra nyororoka ngatemũo nĩ gĩcuba, ngĩceha mũti ngagũa mũtĩ igũrũ na maũndũ mangĩ maingĩ.

Haha kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ cĩana na aciari ao cithiĩte kũheo ũtungata, tondũ cingĩrega kũheo ũtungata no cione mathĩna maingĩ kũringana na ũnene wacio.

Ĩĩ no ndirikane ũndũ ũterĩgĩrĩire kuma kũrĩ ihĩtia ngĩthoma nĩ ũndũ wa kwĩhitha mbuci nĩũndũ mwarimũ ũrĩa warĩ njutĩ nĩ atũhũraga mũno na ngĩhũrwo mũno mũno mũno, ngĩambia gũtĩratĩra cukuru kumania na hau.

Gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩrĩa kĩraumĩrire, gĩa kĩĩrĩu kĩrĩa kĩrathomithanio maũndũ ma thimũ kana tv indo ta ici.

Nyoni irĩa cinaga ũtukũ na cikaraga gĩthaka-inĩ nĩ nyoni cigwĩtwo ndundu, na nĩ cinaga tũrwĩmbo cikĩhuhaga nginya mĩrũri.

Ĩyo nĩ ĩkoragwo na ũguni mũingĩ tondũ nĩ matũthomithagia maũndũ tũtoĩ. Na maũndũ maingĩ nginya ma ũrĩmi, magatũtarĩria ũria tũrĩkaga, maũndũ nginya ma kũongĩra ta kiugũ kĩa ngũkũ kana ũrĩmi wa ng'ombe, bataraitha gũitĩrĩra, nyeni, kĩ na kĩ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ mũthemba wa kĩndũ ta kamũhuko na no ũkuue kĩrĩa gĩothe ũngĩenda, no ũkuue mbeca, indo irĩa ciothe ũtũmĩtwo thoko, nĩ kĩndũ gĩteithagia andũ na maũndũ maingĩ mũno na nĩ kĩndũ gĩa bata. Ciana ciĩ nini no kĩo ciathomaga nacio.

Haha kĩndũ kĩrĩa ndĩrona kana ndĩreciria, ici nĩ irio cia tũcui kana tũkũkũ twa broiler tũrĩa tũreragwo twĩ tũnini, kana o na tũrĩa tũreragwo na thitima, kũringana na ũrĩa mũndũ o wothe arenda.

Maũndũ marĩa ũngĩgerera ũkĩhũthĩra kĩndũ kĩu gĩgwĩtwo thĩmũ, no ũgerere mĩtino mĩingĩ, tondũ ũngĩhĩtia woye thimũ ya mũndũ ĩcoke ĩtirakwo no ũnyitwo nginya na borithi, kana wenderio thimu ya kũiywo, wĩkore thĩna-inĩ mũnene mũno, na mũndũ nĩkĩo thĩkũ ici, andũ matiragũra thimũ cia kũiya kana second hand kana thimũ ici cia ngungo tũtiragũra. Andũ marenda kũgũra thimũ ici cia, onokorwo nĩ kũrĩha kahora kahora, nĩũndũ wa kũrigĩrĩria mĩtino ĩngĩ na ĩngĩ.

Ũndũ ũyũ ũcenjetie kũringana na gĩcigo gĩkĩ gitũ tondũ andũ maticokete kũhanda mboco, ndiramenya nĩkĩ gĩtũmi no tokorwo nĩ kũringana na weather kũringana na matu.

Ingĩruta mũndũ mau nĩ maharĩrĩria ma kũhanda, kĩmera ta rĩngĩ kĩa mbembe kana mũmera ũngĩ ta mboco, kana marigũ.

Irio ici ũkĩamba kũharĩria no nginya waambe ũtherũkie, ũcooke wĩite maaĩ maacio, nĩguo rĩũ waambie kũruga kũringana na ũrĩa ũkwenda, okorwo nĩ ta ngima ũrarĩanĩri nacio.

Icio irio no nginya waambe woye ihiga na watũre na guoko, ũringe na ihiga wega biũ na wanũre makoni macio.

Meciria-inĩ makwa kĩrĩa gĩũkaga, rĩu nĩ itunda rĩrĩa rĩrutaga maguta.

Karũgano kau kũringana nako karabatara mũgũnda mũnene, na kũrĩma na itinga ti ũndũ mũhũthũ, tondũ nginya nĩ kũrabatara mbeca nyingĩ mũno, tondũ andũ amwe matirĩ na mbia gũkĩra arĩa angĩ.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũndũ ũyũ wĩkagwo, mũndũ ambaga gũitithia ũgacoka ũkahanda, ũkambia kũrĩmĩra, ũgaitĩrĩria maaĩ nĩguo mũmera waku ũkũre kũringana na ũrĩa ũrenda.

Haha kũringana norĩa ndĩrona nĩ ũrĩmi wa ma spinanch, na nĩ maraitĩrĩrio maĩ wega, tondũ nĩmarirũkũ wega biũ, nĩ mũndũ ũrahũũra biacara ciake kũringana na mĩethere-inĩ ya mbeca.

Ũyũ nĩ mũthemba wa thumu. Mũndũ aitagĩrĩria mĩmera ĩrĩa arenda. Ni mũthemba wa fertilizer na mũndũ aitagĩrĩria indo ciake ta nyeni na indo ingĩ nyingĩ.

Ũyũ nĩũhandi wa mũcere, tondũ mũcere wendaga handũ hena maĩ maingĩ na handũ hara flow he...

Haha nguona kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ andũ arĩa maheanaga ũtungati wa gwĩtara kana andũ arĩa mokaga mĩcĩi kwa mĩciĩ.

Haha kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ mũndũ ũratemera indo ciake mĩtaro nĩguo cione maaĩ ma kũigana, tondũ to gũkorwo maaĩ matirĩ hakuhĩ nake.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno tondũ kũringana na mahinda maya nĩ gũkoretwo na nginya mĩagĩre ya mbia na mbembe ta icio no woye ũtware gĩthĩi ũthĩithie, ũrĩage kamũtu gaku na no wĩke tũmaũndũ tũngĩ na no ũrĩe gĩtheri.

Wagĩrĩire nĩ kũrĩithia mbũri ciaku ona angĩkorwo nĩ barabara-inĩ, na ũgacihe maaĩ wega, ona angĩkorwo nĩ gũcitwĩra mahuti na kũu kĩanda ũgacirehera hakuhĩ na we. No ta icio tondũ nĩ nyingĩ ciendaga kũrĩithĩrio bara-inĩ.

Haha kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ ndona nĩ kũrakũrio nyeni, hena ibabaĩ, hena mĩtĩ ĩngĩ ĩ na kũu thutha, na hena tũmaũndũ tũngĩ tũingĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ gũitĩrĩria maaĩ mboga ciaku either cia ũrĩmi kana ciaku cia kũrĩa.

Maũndũ marĩa ũrabatara gwĩka ũndũ ũyũ nĩ gũaka ciugũ ciaku na kũiga ng'ombe na cikorwo ciĩ ng'ombe cia iria, tondũ nĩguo cironekana nĩguo ũthondekage mbia.

Arimũ kũringana wĩra wao nĩ maragũrithia nginya andũ locker. Gĩthomo gĩa CBC nĩ kĩretia nginya ngũkũ, bũkũ na indo nyingĩ mwanya mwanya nginya nĩ kũratuĩka atĩ mũndũ oke na bũkũ, ngũkũ, bebe.

Kũruta mũndũ ũndũ ũyũ, nĩ ũrĩmi wan yeni cia ũgĩkũyũ, no ũcirĩe na ngima kana ũcirĩe ũcirugĩte na mũcere.

Haha maũndũ marĩa ndĩrona ma kũngenia nĩ mũrĩmi ũcio ũrĩmĩte mbembe wega biũ na nĩ ndirũku, agekĩra thumu, bataraitha na akahe maaĩ tondũ mbembe icio ciake nĩ ndirũku wega biũ. Nĩekũgetha magetha mega na bamĩrĩ yake ndĩngĩhũũta.

Haha ũndũ ũrĩa ndĩreciria nĩ wagi wa maĩ kana mabebe gũkorwo marutĩtwo mbembe makoma, makaga kũrutwo mbere.